Eh kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji ketii empisha natii ene naa kegira aitodolu empisha naijio ene mauai ore ena mauai kaisidai oleng amu ijio keeta irkalai lopaasha amu kadolta ajo keeeta irkalai laijio keeku sikitok olonyokie olonyori naa ore naaji imaua naa ntokiting sidan oleng amu ore imaua naantokiting sidan oleng amu ore imaua teniun enkang ino naa ore nedukuya naa keng'as apuo aitosidan enaduo ang ino amu keeku aisidai ninye ormanyara tenidol naa inyorru naaji ira iyie olopeny nenyorru kulikae tung'anak teneponu inang ino ore sii imaua naa kisidai amu kitopirropil amu keeta oshi ninche eng'u naijo keng'u entoki sidai niaku kitorropil dua naaji enaduo ang ino nesidanu oleng nitoki sii aaku ore imaua naa kitoti oshi ilotorok neku ore naaji ewueji natii imaua naitau arufu sidai naa kelelek emany ilotorok enaduo wueji naa tenemany naaji ilotorok enkang ino naindim ninye atipikaki enkidong nilo alo aitai enaisho olotorok naaji nalo aaku ene faida teyie neku ina taa nanu aidim atejo nagira aasa tene.

Ore taa te kisumu nore oshi enkiremore sapuk oleng tinewueji naa isinkirr amu ore iltung'anak le kisumu naa isinkirr oshi ninche eeeta oleng nepuo sii neun ormushele neuni orkikwa tonkulie shot e kisumu enaa wuejitin neyioloi enaa muhoroni noshi wuejitin netii enkampuni eskurai naji muhoroni sugar company neku ore naaji entoki nainyiala oloing'ang'e ninyiala nena baa pokira uni amu inyiala esiai osinkirr ninyial ina unoto ormushele ninyial eunoto orkikwa naa kaidim atolimu pokira uni atejo ore kwanza enkibelekenyata oloing'ang'e ninyiala esiai osinkirr amu ore naaji peeku eshomo neku kiti enkare to tele reyiet oshi duo sapuk anaa ele toki loji lake victoria naa kepuo neye isinkirr otii enaduo are atua enaduo are neku ore peye iladuo sinkirr nidol naa ajo mitoki iltung'anak oshi loiremisho ninche esiai osinkirr atum ore sii tenelo ake ninyiala oloing'ang'e neku metii enchan ore oshi ormushele eunoto enye naa keyieu enkare oleng beku tenelo naaji neku metii enchan nidol ajo ore ina unoto ormushele tinewueji enaa tewueji neji ahero naa kelo ainyiala nelo naaji apuku ormushele kiti anaa einyiala dii ninye ina unoto enye pii ore sininye orkikwa naa keyieu ewueji oshi naijio metii enkolong oleg neyieu sii enkare sapuk neku netu inyiala naa ilo oing'ang'e nelo ainyial oladuo kikwa.

Ore naaji eninko eniyiolou ajo etaa kesha piinteru eunisho naa keatae inkoitoi kumok niyolounye amu ore enedukuya, keatae nkoitoi esamani, neatae enkoitoi etaata. Ore te nkoitoi apa esamani, naa teneiteru apa aaponu ntokitin naijo iltuani, noshi ntuain sapukin neiteruni taa aayiolou aajo mekure elakwa enchan. Ore sii inakata ake naa keaku ektii enkolong sapuk oleng, nelotu sii ninye enkatambo naaku kekumok inkatambo te loing'ang'e, neaate ake kulie tokitin, amu keatae ake samburmpur looponu, naa teneponu lelo isampurpur neyiolouni aajo mekore taa elakwa enchan oleng, ninteru duo oltungani aitayarisha ntokitin inonok eunore. Ore sii tenkae naa keitumiyai naa nkoitoi ekuna olong'i metaa keatae iltunganak oisumea esiai eloing'eng'e naa keidim naaji ninche aipimo, neyiolou aajo ore too nkolong'i naaje ana too ilapatin looje naa kelotu enchan asha, neiteru naa ilorere inakata aitaraisha intokitin enche eunore. Naaku ne oitoi taa naaji inko oltungani piiyolou ajo etaa naa kesha.

Aikumok irhereni natupika oleng naa ore embae edukuya naa ayakikisha ajo ore imasaa ainei tolshamba naa keeta enkare poki kata aa eshita taa omeshita metaa tenelo ake nibelekenya oling'ang'e nimitanyamal enaduo daa ai anaa nemaayaki asara niaku ore enedukuya naa atipika nanu olshamba lai metaa keeta ilpaipi metaa keyaki enaduo daa enkare metaa tenelo ake nishomo oloing'ang'ang'e aibelekenya nepuo nkatitin kumok eton eitu elotu enchan natum naa anoto en'daa Ore sii enkae baye edukuya nainyang'ua ilkiek lenkijape amu kelo oshininye nibelekenya olong'ang'e ijo neyau enkijape sapuk oleng' niaku ainyang'u naa olchani lenkijape paatum atoosho enaduo daa ai temukunta peemelo naa ainyal enaduo kibelekenyata oloing'ang'ang'e neeeku aikimok irherheni kumok natipika etii taa nena enkare , inolchani okulie baa naake naasi neeku taa nija naa nanu aas peemiinyal naa inkibelekenyat oloing'ang'ang'e olchamba lai

Uh ore entaisere endaa naidimua olameyu te kenya naa kaidim atejo kitanyamalisho oleng amu keeku naa penyo neetae endaa toladuo osho le kenya amu ore tena kata teneiteruni aishakenoo olamei sapuk oleng naa kelo naa alo aitanyamal esiai endaa amu kelo alo aitadoyio metaa ore enaduo daa natumi naa kekiti naa kekumok naa olorere oleng tolosho le kenya nekelo naaji ina ayau inyamalitin sapukin amu ilo adol ajo kepuo aishakenoo inkuapi nemeeta enaduo daa nalo ninye aaya iltung'anak olameyu tenkarake esumash nelo daa akeyie aitanyamal iltung'anak oleng amu ketii naa olorere laa ore ninche naa kuna daiki ake olchamba eitegemea peetum naaji atam endaa anaa peetum anoto ata nkilani naishopi neku idolta ajo ore enedukuya keng'as alo adoyio endaa tolosho le kenya ore enkae nasuju naasuj imoyiaritin kumok amu ore oshi inkera kutitik naa keetae imoyiaritin naibung tenetu etum enaduo kerai endaa neku naa idol ajo kepuoi aishakenoo nena kera epuo etumito imoyiaritin anaa epuo dinye enkumoki aaye amu keya dei esumash iltung'anak neku ina naaji nanu adol ajo ketumi naaji tentaisere tolosho le kenya tenkaraki endaa naidimua olameyu.

Ee ketii nkoitoi pi nasujitai pee etumi aiboi edung'oto entim tenkop ang, amu ore taa enkop ang nemetii entim oleng, kake ketii wuejiting nemanita, natii entim. Neetae ibarakinot natipikaki kumok, ah ore enedukuya eyautua serkali enaa ministry naitasheki esiai ontimi, eautua impositi nikarrie enaduo tim, nedung'uni enaduo tim nikarri tompositi nepiki ewaya, neeku ewueji nebo ake etii gate. Neeku ina baa ebae edukuya nataasaki pee iboori edung'oto entim. Ore eare nataasaki naa njere, peng'asi ayiolou ajo kai ebaiki entim oltung'anak, na kaji ebaiki entim naji naaji peyie etumi ataramat. Neeku kishori iltung'anak enchoto enye, ore enda nataramati netumi naa aikarrai. Ore eniare neyauaki ilopisaani akulo taa sikarini lontimi, nepiki metaa ketii kila kona entim, netii atua, petum naa atodol iltung'anak loshi lopuo adung'u amu ketii iltung'anak lopuo adung'u irkeek, oinok tenkima, etii lodung'u apej aitayu nkuk, etii lodung'u iltarakwa loponu aikarrishore, neyauni naa lelo opisaani lesirkali, petum naa aetuo atorrip. Neeku tenetumi oltung'ani, neibung'i, neyai sheria nepoi naa aisitaaya. Neyai kotini petum naa ashomo ai jibu mashtaka atejo, kanyioo naa pedung'ito entim nemekure ishaakino pedung'i entim.

Kaidim atejo meidim naaji eishoi kiti ataasisho tesiai narripi olmanyara naa kuna imbaa naisho matejo midim ena ishoi kiti ataas ore embaye edukuya ore ena ishoi etaata naa ore emba ore esiai enche naa keyieu niniche entoki nasieku enaa entoki nalelek neku ore inye naaji tosiaitin meidim ninche esiai naijio ina keyieu ninche isiaitin naa kepuoi atoni tenkopis neku ore pindip teipa ninken nilo ang neku ore naaji esiai nijioki ninche enchom olmanyara nemeidim naaji ina siai oleng kitoki sii aku ore ena ishoi etaata enaa ena ishoi kutitik naa nchere meyiolo ninche maana erripoto ormanyara amu ineputua apake nemeyiolo ajo kanyio naaji eisaidia ilo manyara peyie erripitoi neku iltasati liapa enaa enapa ishoi yiapa ninche apa loyiolo maana amu keyiolo apa ninche ajo teneetae intimi naa kesaru inkishu nesaru dii imasaa pookin naatae tiang nore naa eishoi etaata mekure ninche enyorr inkishu kwanza entoki edukuya niaku naa medol ninche anaa keeta maana erripoto olmanyara neeku naa medol naa ninche enaa keeta maana erripoto olmanyara neku nejia taa nanu aidim atejo.

Einyialaa tonkoitoi kumok oleng enkibe enkihenyata oloing'ang'e uh ore ninye terishata naunishoi naa einyiala enedukuya amu elo neunishoi enkata oshi nayioloi ajo ketii enchan neaku naaji teneuni nekesioki iladuo masaa olchamba abulu nelelek ore tenkarake esiai olo oloing'ang'e ashu enkibelekenyata oloing'ang'e nainyiale nidol ajo ore tina rishata naunishoi nidim atasha enchan sapuk oleng neme ina oshi ereshuni nore naa peesha enchan sapuk oleng naa kelo adung inaduo masaa amu tenaa irpayek inye ituuno naa keya enkare neku naa meeta entoki naitoki abulu nitoki sii aaku ore ake tina rishata eunisho elelek mesha nelotu enkito kolong sapuk oleng tenkaraki ina siai oloing'ang'e nepej inaduo peku inonok tenkop neny ebulu neku idol naa ajo ore tenkata eunishoi ninyial naaji esiai oloing'ng'e olchamba lino tonena baa ore sii tenkata enkikesare naa kelo sininye ainyial ake bado esiai oloing'ang'e endaa ino tolchamba nore enedukuya elelek ore enkata ninkesita nelo asha enchan saapuk oleng neku tenesha inye naaji tenaa irpayek ingira aikesu nepuo ang'uoyu iladuo payek ninyiala neeku noola ajo kinyialakita esiai amu elelek duo inoto irpayek kumok kake ore tenkarake ena shan natasha ingira aikesu nelo ainyial naidol naa ajo inyialate ake nilo asara pesho.

Uh ore esiai enkilepunoto enkolong naa anaa enkirowuaj enkolong naa keyau naaji imbaa torrok tesiai endaa amu ore enedukuya tenilo aun iladuo payek linonok terishata natii enkolong oleng anaa nairowua oleng naa tenipi empeku enkop naa kimaanisha naa ajo kirowua sinche inkulupuok oleng nemetum naa naaji iladuo peku inonok enoshi kirowuaj naijio ketii enkare amu ore oshi teunore nore petum inaduo peku atubulu lasima peetum enkima lasima peetum enkare netum ewang'an kake ore naa piidol ajo metii enkare ena kirowuaj ake natii sapuk oleng neme enoshi nayieuni naa kidim atapejo inaduo peku neeny epuo abuku enaa ebulu naaji nkutik neaku idol naa ajo ore eponu aisho etaa nkuti peku nkutik masaa ake eponu aitai amu idipa naa apa atu atudung'u enapa kirowuaj oleng nore sii enkata nanapisho enakata duo oshi egira irpayek aaku enchiwa meyieu sii enkolong oleng enchan naaji eyieu niaku idol ajo enelo awoshu enkolong nepej iladuo payek linonok nelo naa ayau kiti tiatua inaduo masaa inonok.

Kesapuk enasiai tenkop ang amu ore enkop ang na keuni enkano neakubore enakiti mashini natii ene na ketumiai oshi aoshie enkano irkiek oo duo nemeltunganak oshi lenkop aag oun kake irmoindi oahibloishori mikomboa enoshiwueji enkano neakubninche oshi oponu aikomboaa aoshie ngano tenkop enye neaku ketii enatoki enkop ang kake menaaa irmaasai lenakop oitumia kake lolo mointi oshi oponu aitunia enatoki aoshie enkano amu kesapuk esiai eunoto enkano keuni enkano tolchambai sapukin neaku idol ajo midim oltungani atoosho enoshi niwosh tenkaina ,enoshi niwosh inapita tenkoriong mindim duo atoosho enda nkano ino na iyau emashini enoshi namanaa neaku ninye oshi naosh naa enkano olchani amu keoshi olchani lenkijape ,lenkurto neoshi nkulie shani pemetumoki motonyi atumut enaduo nkano ino neaku kesapuk enasiai oleng tenkop aang.